Kore ntokitin nayeuni taatua murua peiyee eyau sotua tanaa sii peiyee eyau ltung'ana tonoboo larikok oltung'ana lemurua naa keyeu metaa mepikii ntokitii pooki naatai temurua siasa iyolo duake ntokitin naijoo nikijoo naa nemaendeleo naaku naake nemaendeleo nemepikii naake siasa tanaa duake lbarbaranii naaku naake mara siasa enyayieki tanaa sii duake seriani nemenyayieki siasa tanaa sii lchampai, mpekui naishori ltung'ana namara akee siasa siasa aitaa akeye siasa kitii , pemeaku siasa kitok alang' maendeleo naaku keyau duo sotua inia kataa amu kore peyaunii ntoki nabakii nang'ar ltung'ana pookin neworii tewing'on naa keyau sotua neyau sotua taatua ltung'ana lemurua teneboo sii olarikok naa inia toki duo naidim neyau sotua murua tanaa larikok tanaa siake ltung'ana emanya murua.

Kore duo ntokitin naidim neret lmanyara naa kuna kiasin eyarii peasii anaa lmanyara naa keyeu naa kore ntoki ekwe naa nkanyit keyari metaa keti nkanyit terichat ltung'ani kitok onkerai kinii aaku teneiroo duake ltung'ana kutua neining'isho duake nkerai naaaku keyau naa duake ng'eno amu keata inia kerai nkataa nainining'ie ntoki najoito ntoiwoo tanaa sii lkulie tung'ana kutua aaku mara akee kore eirorito nkerai eirorita lpayan eirorita ntomononii iyolo duake peyeuni lkuak lotuwana iloo metaa keyolo nkera neyeloo ltung'ana nkata naishiakino peiroo naa keyeu ng'eno amu kajo iyolo ng'eno naa tining'isho oleng' itum ng'eno alang' tiniro naaku keyau duo inia aaku aitaa lkereti peinining' ltung'ani nejeito likai naa noluz akeye nkera duo peinining' nkera nejoito ltung'ana kutua keisupat duo tanaaku keyau akeye ng'eno taatua nkera nobulu naake ana likai manyara pooki naa inia toki duo naidim ayau ng'eno atua iloo orere.

Kore taa ntoki nayeu duo larikok lenkera e university pootum naa ailepunye ng'eno taatua nkera e university naa keyeu metaa keinining' duo ninshe ntoki naloito kwee te ndunia naa ntokitin nikijoo mebaki nopuo inie amu kera naaduake ng'oji nepoitoi tekuloo arin oltolkulie arin oponuu iyolo duo taa peaku kejii ntokitin naa ikijo technology, neibung'kini naa nkera aaku kera teneidimai neasi atuwaa ntoki naji common unit tanaa sii ntoki aa lazima piyas abaki naake amu kera ntoki naltutaa talarin lemelakwa akeye tang'amata nomoodo aaku ntoki etipat oleng' nayau ng'eno naa naigerie abaki duake ltung'ana atee lkazin amu koltutaa naa ana tokii najii automation aaku ninye naaz lkazi alang' ltung'ana naa keyeu duake neretuni metumo inia ng'eno eteknologi pootum naa ntoki naakijo meisororii naa tankata nalotuu.

Ore taa enkop teniyieu ninyia enkatini naa eng'as Ajo oyieote naa pee elimu enkatini naa ore pee eje ewuo naa enkata kinjoki nilimunye enkatini naa keetae enaijio maswali nikijibuni naa neeku ena engasunoto enkatini etaa endaa niyanyita ninjotu eyie maswali nikiliki kulo tung'ana Nena tokitin naa nejia eyia engasunoto ee pookin

Kore taa KRA naa keewo aaku naa te mtandao aaku netipat alang' apaa naa kera ntoki naisaidiarita akeye ltung'ani neisaidiarita ake abaki kra koon, naaku kore te nanuu keisaidia pookin keisaidia kra neisaidia ,naisaidia sii nanuu ana oltung'ani akore naisaidiarie nanu naa kaidim naasiki ntokitin koon kumok aijo duo noshi nikijo ai file duake returns, mara naaduo paalo ofisini e kra, nayolo sii ajo keata naaduo silen naatai kra tanaa naa keata ntoki naitongoro taa shaake et file matejo, nayelou naake tana koon paalo maisaidiarii ayolo ajo kaa nyamali aata, neeitoki siake kra aisaidia pemeitoki duo ltung'ana ayaa ropiyani kuloo eigerger tampalaa kunaa naa netuu eigeri amuu kera naa ntoki naaku taata naaku kodokita naa pokii ng'ai ajo ketalaa ildoo tung'ani nawenyii nemeata sii neiko alee eitakushoita tenee naaku keisaidiaye ake pookin.